enyorari ilkeek inkabilaritin kumok ena , ore enedukuya entoki naji oiti, nenyorari sii ilkeek akeyie esiana kumok ilkiperat tiatua nikijio ilchura, neeku ore naa ikeek oyieuni tiatuaji naa lemeeta emburuo, ijio naa sii ilorikan amu meeta naa niche, menyanyukie kuldo kulie keek laijio ilnguosuani oltepes.

itobiri ena daa enaa inkulie dai, kake ore enedukuya naa kedung'udung'okini kitunkuu, nitokitokieki mewo, ore pee eku nitadokini atua nepiki shumbi, nishori naa meteyiarata, asu teniyieu ninkarankie engai daa nipik naa aitushul pooki, kake ore naa ena daa naa meyieri ake duo nejia nishori naa meo edaa sidai.

Itodua enasiai epuku too ilmareita aitayu inkiasin enye, inkasarani tiatua ilchambai lenye naa loota niche , eunore aiko taanejia neeku ore ena siai, naa kegira ake aramatisho intokitin enyenak naa nemeku ore asubui metaa naa entoki sidai enaa tininyok too inkiyasin ailepunye kewon, amu inakata naa mintoki atum enyamali, neeku ore iyiiok too intokitin ang olee kinyokita oleng.

etemi enkarai sabjekti naraa naa imiet tiatua naa entemata ee KCPE naasi naa tenkilasi naaji ene isiet aa ore naa entemata ee dukuya naa entoki naji mathematics ore naa mathematics ninye entemata edukuyaa naas naa inkera tina darasa ee epuas KCPE ore eniare entemata najii kingereza naa ninye naa eji english ninye eniare nesujaki naa enkai temata naji kiswahili aa ninye naa eneuni oree naa sininyeunkai temata nesujaki enkai temata naaji science enkaii temata naaji science naa ninye naa eneongwan ore ene imiet nesuju enkai naji social studies naa ninye naa nashulare entoki naaji CRE neeku naa ore tendarasa esiet nepoi aas entemata naaji ene KCPE nepoii naa aas telulungata neeku oree naa KCPE naa intemat imiet eesi tina rishata naa napoi aas nena temat

Ore ena siai naa ore enkano edukuya nifaa oltungani peeta naa piyielou aibunga intokitin nijo impisai naa aiterunyie ena siai amu metai naa esiai ninteru nemetii impisai. Neeku ore naa ena siai naa kifaa piyata impisai inono nibungita nakata naa itum iltunganak lipik osero nitum naa osero nilo naa ainyiangu, amu nakata naake etum ena siai ino ashomo dukuya. Neeku ore ene dukuya kifaa piyata intokitin nilo ayitu niata ilaasak lesiai niata mbangilio ninyiankakinyie iltunganak lesiai endaa nakata naa peemepuo lelo tunganak aapukoo, neeku naa aiko naa nejia. Ore naa enkae baa naa kuna pisai inono niibung niwoshoki esabu pimilo naa ainyialari, amu ore naa enasiai oonkuk meetai naa entoki torono teninyiala amu telekek inyiala ilduo keek litudunku.

Adamu mbaa kumok tiaatua ena siaai amuu etaa enasiai mbaa kumok oleng naakutik ore ene dekuya kengas aaku keeta ena siaai mpisai to oltung'ani ong'amu irpaek Lena murua aisajaki iltung'ana amuu meetae naa ai siaai naasi neme naake olerrinyore tiaalo ninye neeku naa ore ena siaai naa keeta mpisai naa ore enkae naa keyietu esiaai enkiremore amuu keeku kiremisho lairemok nelonari esiaai oo rpaek tiaatua emurua nilepunyeki enkae siaai naigerieki iltung'ana tiaatua isiaitin ore ena siaai nitodol iyiook ajo eewuo enkitingoto osina amuu etoponayie isaaitin oo ropiyiani.

Maata eng'eno naipirta ena kipirta amu itu naikata alo tialo alo esiai nijo ena naa tiatua emurua na si nikimanya. Nitu akata anyok asujaki esiai nijo ena.

kepuonu intokitin kumok idamunot ainei tenadol ena pisha amu ore ene dukuya naa edaa etii endasat, naa kegira atodolu ajo pee epuo aitingie esumash amu edaa aisaidia ilmareita, naa ore tiatua ena biashara nenyokita ena tasat amu inakata naa meroyo biashara, inakata naa pee etum anoto impisai naa shetie olmarei lenye, neeku ore tena pisha nadoolta sii ajo enyokita ena tasat, neeku ore naa tiatua inkaulele naa kishaa pee kibug ilmareita, amu ninye naake natumoki ataasa ibaa sidain neeku matonyok aibung ilmareita lang aiko taa nejia.

Eitingie iropiyiani esiai naji osina amu kore ake tialo pee itum iropiyiani, niasie esiai nitum iropiyiani nilo naa sii aibung' esiai ino esidai koree ake pii itum impisai inono nelo naa aiting osina tiatua inkaulele otiatua naa irmareita neaku elo ena siai oo ropiyiani ayau enkisiayiare sidai amu elo naa ailepunye inkibelekenyat too irmareita nitau inyamaliritin, neilepunye yiook neyau sii entoki naji karsisisho tiatua Irma'sai lang' neaku kitum aaibung'ata amu meetai sii esiai naijo ena oo ropiyiani teniimbung' te sidai amu ninche naake nalo aisaidia yiook neaku Irma'sai lang' maibunga iropiyiani amu kore enkisiayiare oo ropiyiani naa kengas' aaku keitingie entoki naji esumash tiatua nkangitie aang neaku matonyok aaibung pee mikitum naake nyamaliritin tialo nkibelekenyat kulie naa keyau enkisiayiare enkigeroto oo iltung'ana pee etum isiaitin aendelea tiatua inkaulele neaku matonyok aaibung' esiai oo ropiyiani amuu ninye naake naretu yiook tiatua olosho.

Esidano elaata olmutandao naa keeta intokitin kumok oleng nayau atua inkibelekenyat ore enedukuya naa kangas ayau, ore pee itum laata oo impesai naa kengas aibelekeny emurua o nakngitie nikiitii tinitum naa impesai nemayianisho, aitayu osina tiatua inkaulele, neeku naa itum asho aitayu inyamalitin najio isinaritin tiatua inkaulele, neeku ore esiai oo ilaramatak naa kitayu osina, ore sii esiai entonata epesho naa meeta entonata epesho esiai, esiai sidai tiatua emurua enye.